Kit nekiib kabwatet kekuren eletonone karisiek en Homabay county njerii ko ngamun kimi chi nekimi yoton nekikikuren njerii akiit oloton eletelelen karisiek akikoi kaina naton ne bo njerii, kora kainetab njerii eletononen karisiek koboru kipnotetab biik chemii oloton.

Tamkonyonei konyil aenge en wigit , kanyaindetab kiagik koswa tuguk tugul ako ih ngamuun ih inyokosue kot ko me mianda agetugul anan iyon ko kogore inyokosue atkoamishe komie anan anan kabiya komie.

Mionwogik chekoromen chebo tuga en korenyun kokekuren foot mouth disease mioniton ih kotam koboru en tuga eleborundo en tuga ikere kokakinam kobosok chego chetam kekee ak kora imuch kome teta ak konam kobos kiloisiek teta, mioniton ih elekinomdoo mioniton ih kokimuche konamda gee tuga en icheket ih ana ko elerue teta ana ko beek ana ko amitwogik chekinogo teta chemuren ih komuch konam mioniton. Elekimuche kekirinda mioniton ih kokebit tuga en kila ak kila ot ndokibite en kila agenge en wikit. Kora kimuche kikor tuchuton ih sikobit komanda gee. Kora elekimuche kekirinda mioniton ih komoyoche kimanda tuga yoche kerib tuga en yoton oldo agenge

Tamkonyonei konyil aenge en wigit , kanyaindetab kiagik koswa tuguk tugul ako ih ngamuun ih inyokosue kot ko me mianda agetugul anan iyon ko kogore inyokosue atkoamishe komie anan anan kabiya komie.

Elamiten ih ko mi ye kebiren beek, Ako mogutik chekimakkyinge en yuton ih, ko moe chito ko makoi ibebir komomiten chito nekerin, koose yoon lakuet neming'in oka kora yomengen ibir bek kemwoe SI kecheng'un chito neinetin elebirtoi beek. Ama sitin ilis en beek orit mogutik alak chekimakkyinge en yuon ih koyoche iimuetke chito sichute beek orit ak kora yemong'ungu imeetke . Ako yoon ibebire beek ih koyoche iiboti chito tuguk chebiren beek amuun momii tuguk cheboisoen kebiren beek kora komogigule sigaret en beek orit machamtaat.

Eleborundo kwonyik tegisto yon omisie boosiekkwak kokoin kalyet yan omisie mowoken ih ikoin amitwogik komie, kit nekatep boiyot koipchin kobwa meset ako yoche kotobotos en taban yoton yan omisie boiyot sikobit kong'ololdis twan ako eibeit kit nemwoe boyot. Boyot komoyoche kewoken yoche keng'ololji mutyo akoteben kit nekou betunyin ngamun boisiek ih komoe kiberber kityo kidogo kidogo ako kwondo ih koyoche kokany ih kotar koomisie boyot sikonam koum tuguk en meset makoi kong'et kokatar koomisie boyot koyum sanit yoche kokany inei tor kotar tuguk tugul chekoome boyot akotor kounji eut akokoi kit kousen eut

China square ko tuket neo nekinyorchi nairobi akot tugan nito ih koaldo tuguk chechang neaa kouu mesok ih, ng'echerok ih, akot oh tuguk chekiboisien en ko kouu saburonok ih , kichikok ih, sanisiek ih. Tugan nito kora ih koaldo kitambaok cheimuche kiito en ko, anan ko chekindo inat sikobit kokaranit ko tugan nito koaldo ingoraik chebo laak ak bik cheechen akoaldo kora tukuk chechesanen lakok ao alda kora tukuk cheuu sementi kibatinik akot plize noton kora komiten ih mi elekialdoen kitabusiek kab sukul